Mondo alot mi ipuro kik kethre, nyaka ii ii ikete kama ber, ipidhe kama ber ma ichiele ma jamni ok nyal donje ,alafu iolone pii then ikiro ne yath then odhi tii maber

Tijni konyo ngima mar nyathi bedo maber kendo makare kendo nyathi tegno kaluore gi chiemo mochamo, kendo konyo ngima mar, gengo tuoche mangeny kuom nyathi, kendo ngama timo tijno onyalo yudo yore mar pesa kendo kaka okonyre godo e ngimane

tijni konyo ngima mar nyathi bedo maber kendo makare kendo nyathi tegno kaluore gi chiemo mochamo, kendo konyo ngima mar nyathim gengo tuoche mang'eny kuom nyathi, kendo ng'ama timo tijno onyalo yudo yore mar pesa kendo kaka okonyre godo e ngimane

Alwora ma gintie en kaka town, kendo nyiso ni gin joma o aa e tich kata joma dhi e tich e tijgi kata gi e yore mamoko.

Ma nyiso pes chiemo e od jopuonjre mar JKUAT e jikondgi kendo time mar chiemo kendo odiochieng mane ng'ano ochiemo godo

pes a en gima loso ngima dhano kendo ogero ngima ndano. Ng'ato nyalo bedo gi gi ngima maber ka en gi pesa kendo onyalo chako biashache chieng moro makonye mbele kata onyalo sponsor nyitindo mantie e skul mabed gi ngima maber

Tij pesa oselokore ekinde mathoth pesa inyalo tigo inyalo tigo ka omi ng'ato otim njore kata ng'ato nyalo tiyo gi pesa mondo omire obed mondo obed e kom maduong'.

Kuom ranyisi kwano pesa bang' ohala mi ing'eyo mi ing'eyo lal kata ohala miyudo bang' tich miti bang' tich mitimo bang' ohalani.

Kae en kama inyalo inyalo kao kipande kata i renew kipande ni kaponi ne olal kata inyalo kelo e posta mari

Jogi chalo kagima gin e bura kendo ng'ato achiel kuomgi wuoyo kodgi kendo giwinjo wachne

Picha man kod nengo kae gin kaka matatu ,kondakta kata driver kendo gi nyithindo skul ma chiwo pesa ne Kondakta

Ka janyiepo obiro e duka imose ni en nade kendo ngimane chal nade kendo ipenje gima dang' ikonye godo alafu imiye gino kaponi nitie

Tije mag ot ipogo kaluore kaka un, kaka nyithindo ni e anyuola no.Ranyisi ka nyithindo gin nyithindo adek, mokuongo biro tedo ,mar ariyo luoko sende, mar adek bo yweyo ot

Winjo weche manyien kokalo e anyuola mingo kaka anyuola en ,gik matimore e anyuola ni kendo miyo iwinjori gi jo anyuolani duto e yore mabeyo.

Tijni nigi nengo nikech joma timo tijni gin jodongo mo oluor e gweng' kendo ma ogen kendo bang jo, bang tijni joma tijn, joma timo tijni gin joma ogen, ogen ahinya

kapoi tat odi chwer pii ikao poti alafu idino go kama chwer pii chwer pii chwer gono mae dhi geng'o chwer mar pii eot.

Ma en tugo mitugo godo kod nyithindo kendo igore e lowo kendo iluonge ni katolo. Ikwane kaluore kod boxes ma en apar

Tijni konyo oganda mang'eny kendo en yoo ma oganda yudo go pesa kendo onyalo konyo go sirkal e yor, e yor revenue

Kae en kanisa, kendo Jadolo gwedho nyithindo mogo chonggi, ka achiel oting'o otas manyalo nyiso gima odwaro ni Nyasaye otimne e ngima ne.

kae chalo kagima jogi ni e osiptal kendo nenore ni nyathini obet ekom ok ni nigi ngima makare kendo owacho wach mamiyo jogi nyiero kendo gimor.

kapo ni idwa uso ne jang'iewo rech ilero ne kaka rech no nigi ndhadhu mang'eny kendo en rech mamit makitede idhi idhi winjo kichamo rech manigi ring'o.

Weche man kod nengo kae gin kaka weche mag uso ,weche mag simu kendo weche mag twango lewni ma opogore opogore

picha ni nyiso jopuonjre manie puonjruok e puonjruok kendo ilerogi kendo ilerogi kaka ginyalo tiegre etich kata e gima gitimo.

Kae ileronwa supermarket mar Naivas kendo gik ma wanyalo yudo kawadhi e supermarket no kaka alode, nyanya, tissue kod gik mathoth duto

jogi inyalo kony kaponi onyisgi ber mar timo orak okinyi ka gokinyi nikech ma miyo iyudo jonyiepo mang'eny.

Ute thieth manyasani nigi kony kaka konyo mon ma onyuol ka gimiyogi bisen pampas kata lep nyithindo kendo gimiyo jomatuo yedhe nono ka okgi chiwo omenda mora mora

Amosi ni ber jauso, ber ahinya, tapenjo ni avacado miusogi iuso pesa adi, avacado achako uso gi bei mar siling apar kadhi mbele

Kae itang'onwa, picha mag lee mar bungu, magin rhino, kendo, itang'onwa kagi chiemo, kendo gichamo, lum.